Ore ena benki ee central naa kisaidai oleng' elaramatak tee siai amu ketumoki oltung'ani awa loans Neeta sii interest yabori oleng yaani enainoto oo duo mpisai Naini mpisai openy etaa abori neeku kisaidia elaramatak tesiai eramatare.

A a ore eninko piyiolou bei ontokitin inonok naa , ee ore ngira aibelekeny ilainyiangak naa ee ining naji orgos lele tungani ajo kainyioo naji , ee naa ore naa entoki edukuya naa

Ore mbaa kumok naidim ainyiala endakii tee sokoni naa kiar entokitin kumok amu ore esiai entoki naaji transportation yaani edumu ntokitin too olchamba lino niyaki naa ele tung'ani liloito amiraki neetae naa ena nalotu oltung'ani adumu tolchamba lino ore Nena tokitin naa kichangia oleng pee edoyio bei oo ntokitin enono keetae sii esiai oo Brookers neetae esiai edollar kilep sininye dollar oleng naa kichangia pee edoyio sininye esiai eramatare kiata sii esiai enchan arashu olamei naa keitadoyio sininye bei oo ntokitin enono arashu entoki najii competition neeku keeta iltung'ana kumok oleng ena toki nimirita siiyie nena puka ashu nena tare keitadoyio sininye ena siai